Ng'at moro obet piny kendo ochalo ng'ama chomo yien. Ochomo yien gi rachom mondo omi yien ni ochak oloth kendo. Onyal gima notur kendo ite osechako lokre ma rabuor. Monyalo gima nowang'.

Jogi ni e pap kendo kichalo jok ma pimo pap. Kendo jomoko aneno ka mor ahinya. Chal ma gipimo pap mondo ging'i kaka ginyalo lose ma nyalo romogi tugo. Kendo gimor ahinya. Jomoko nyiero nyaka.

Ka aneno gini ta aparo dhugrwuok mar geche mamio police tich matek mar pango geche mondo odhi e yoo mayot. Jomoko dwaro ni mondo ong'ad jowetegi gi e bath ndara. Kendo mio police tich matek.

Ma en bengi, kendo okonyo ainya e Kenya ka. Inyalo ku kano pesa, kata inyalo golo pesa. Kendo bengi konyowa ainya e yor ola. Inyalo olo pesa michako go oala. Kendo oalani nyalo ting're michul mos mos koya kwom kungo mar bengi.

Gimomio okaero tijni en nkech chieng' moro kanean Kisumu, kendo jogi nowuok e ndara. Negi lo donjo nyaka e duke jii kendo gikao mwandu mag jii. Kane polise oneno kama, nibayo kwomgi gir golo piwang', kendo jomoko ne thoo kanyo kanyo. Jomoko be neringo matek manyon mainyre ainya. Jomoko bende nokwalo nyaka gik oalma oala mag jii.

Gik man gi nengo ka gin kaka skat, law miruako malo, tigo, raum, suka, akala, opato, yien.

Gik milosogo gigi gin kaka odher, kweru, beti, lum mondo oume go, kod rachungi kod ma a...

Aneno ka baba gi miyo moro nie puodho kendo giloso puoth alot ka ging'iyo kabe dibedie kudni maluwo alot kendo ging'iyo alot.

Aneno ka jii opango lain kendo oting'o karatas mag go kura. Kendo gichalo jok ma go kura e sanduge mopogore opogore, kata e ndope mopogore opogore, kendo gichalo jok marito mondo omii wang'ayoo maluwo.

Gini thoro yudore e alourawa, kendo itio kode e yudo olemo mar matunda, kendo joma ng'eny oero pidhe nkech okelo tipo. Kendo joma ng'eny tio kode e duoko del piny.

Gik makelo mor kaa gin kaka apoyo mochiek manyadundo kendo oti manyadundo. Kendo ng'at moro dwa pon ng'atni dwa pono apoyo ma ok ochiek kata matin.

Tijni nigi nengo e aluorawa nikech en tich maber ahinya momiyo jowa ng'eyo miyo jowa yudo rieko, kendo miyo ging'eyo aluorawa. Kendo joma ng'eny ohero tijni nikech okelo rieko.

Gima nigi nengo kae en kaka loo. Kendo opidhie chal mopidhie olemo kata rabuon eiye. Kendo chal maen gi nengo ahinya nikech inyalo tiyo kode e pidho olembe moko.

Gik mangi nengo gin kaka wang' jowi. Kendo ong'isowa gik matimore ka. Kae en kar wilo pesa, kendo ka in japiny moro tidwadhie piny moro, inyalo wilo pesa kae.

Aneno ka ng'ato okawo pala kendo ong'ado godo okaka, mondo odhi otigo. Nikech okaka konyowa ahinya eyore mang'eny. Ong'ado okaka kotiyo kod pala.

Ng'ama ang'eyo ka en okil Martha Koome, kendo gin jo ng'ad bura. Gikonyowa ahinya e ng'ado bura matek kata ka ng'ato okawo giri moro ma ok inyal loso kode, tinyalo ko tere eod ng'ado bura.